Ore naa emanyata etaun na inyala na orkuak sanasana lorbarnot amu ore na nepuoi amany ntaunini na iyolo na ajo ore ltunganak keetae isiatin kumok naasi tiang matejo ana enkiremore, nepuoi shoo neaku kajo nanu ore teneaku idura oltungani nelo amany taun neaku itawuo keon tiatua kuna siatin eramatare eang, neaku ore kulo barnot oidimu esiai eang neshomoita amany taun na kelo ainyal esiai eramatare amu tanaa esiai olchamba ninche oidimu alang esiai iloshamba ninche loidim aremisho oleng ninche oidim esiai najobna nanu enongwesi apuo aretisho ninche loton egoli neaku na ibelekenya oleng olosho.

Ore oshi entiki naiko ltunganak pepik iropiyiani ewoi ongarin enye na nchere ore engari oltungani na engari emakeon neeta ei engari ebiashara najo nanu ematatu ore engari pipik iropiyiani enyenak engari na kejo peokie eilata ashu pinyala engaru neetae ropiyani tengari ore si aitoki kajo nanu keeta security amu ore engari metii oltungani ojing engaru ino metii si duo ore engari ino iboirare metii oltungani ojing engari ino neaku kajo sinanu ingira arip iropiyiani ore kulo tunganak lomatatuni na kitelelek na esiai enye teneata ewoi napik iropiyiani tengari.

Ore na eninko peinger keon pias entemata olosho le kenya eimu internet na ilo aingoru inatemata te internet nilo na aingoru nirony inapage nipik enkarna ino ontokitin inonok pookin na teneeta ntokitin nalaki matejo fees nailak na sininche atan itu lak entemata ninchooyo nkarb inono ontokitin inonol nayieuni ore pindio nilo aingoru inatemera na ore oshi oleng na lapton easieki amu keeta camera edukuya amu pikidol lagira aitashieki ajo migira apuroo entemata kinguri sii peyie neaku megira ltunganak alejisho.

Ore na ngolikinot naimaa nkera egira aisumare ena internet na kajo etii nkera naingua nkeapi kuna kwapi nemetii network pii neaku kajo na nanu challenge sapuk enaamu etii iloshoi nemebaya network neaku kenare ake nepiki wuejitin nijo ine busta petumi network ore si aitoki etii nkera nemeidim ainyangu kuna simui amu meeta ntoiwuo eny ropiyani aitobiraki neaku mebaki ninche kuna smartphones naasieki enkisuma ore si aaitoki kegol enkinyangunoto obundles na keaku na mekila enkerai naidim atijinga enkusuma kekumok isiatin neaku metumoki enkerai aisumai neaku na nejia.

Ore na dipers enkerai na noshitokitin napiki enkerai pemelo na enkerai ainyal keon apik keonnkulak ashu apik keon pupu neaku na ore oshi kuna dipers tonkulie katitin kepej enkerai oleng nelo apik rashes neaku na mesidai oleng tenkerai ketii nkera na kinyel isesenj lenye neaku kenare ore eeta dupers neemeta ntokitin kumok naijo irngusili a kumok ashu nkuti madoido kumok amu kepuo na ainyel enkerai nepuo ainyel osesen lenkerai.